ore esidano nasishoreki irngganayio le contaraceptive too ilmareita naa ore ene dukuya naa kisho entomononi ore pee idip entomononi atoisho, naa kisho entomononi nafasi naitoki airikafayie eton etu eyu enkae kerai, ore eniare naa kisho enkerai metubulu kiasi ekuamba nayieu, enatoiwui nebayu pee itokini aipangaki atum enkae kerai, ore ene uni kisho olmarei aa taa entomononi orpayian lenye menotito inkera naidim aing'ura nisho edaa nisho enkisuma nisho inkilani.